Haha tũrona andũ eeri .Hena mũgũri na mwendia, tũrona ũmwe nĩ kũrĩha ararĩha indo iria agũrĩte akĩhũthĩra kandi yake ya marĩhi. To mũhaka ũkorwo na mbeca nĩguo ũrĩhe mũndũ rĩmwe nĩahũthĩraga kandi.